Kangas ake arik oltungani ele shampa latuunie kuna mpuka , wore ake peyie aidip atoriko nawutaki naa enikoni teneuni, nawutaki inashaakino tenepik enkare , nawutaki pookin eniko tenepik olchani ashu olchala , niaku naosum eniko tenepik eeh kuna puuka enkare oo tenepik olchani aoshoki olchani peemibung ingwesin peemibung emoyian , nawutaki eniko tenee tayu ashu wore teniaku kekuto nawutaki eniko tinitayu, eweji nedotunye , nawutaki pookin.